Kelchin anan kiit ne kikotoretenkei piik kiit ne kikonyor piik ak ityo koker kole noton ko kelchin en piik en kaitosiekab mungarosiek ko kikonyorchikei rabiini choto chebo besendo, cheimuch kotoret icheket kokanapta mungarosiechwak ii, kikonyorchikei kora tukuk en piik che chang ko kikonyorchiokei kora ele imuche kokonoren rabiinichwak ak ityon koiyongso rabiinichoton ii, kikonyorchike kora en bichoton chebo mungarosiek kora ko kikonyorchikei toretet ne oo kot mising.

Tuga ko kit ne kararan kot missing noton ne kikonyorchikeiken biik keljinosiek chechang kot missing. Chito ne itindoi ngunon tuga koimuch kora iker ile kerip, kesub tuguk choton anan kechut kora sakoishek. Siker ile kebai komye, kealda chechoton en ole nyolunot akinyorchikei keljin ne kararan kot missing. Kounoton, kosiker ile kenyorchikei

Besendo noto nekitin nekikotoret biik chemengechen chebo mung'aroshek chemengechen ko kikotoret besendo noto nebo loan ngaamun en yoto komuuch kokanaptaen chito mung'arenyin besendo noton atyo kotoret inendet atyo kotoret kokanapta mung'aret koet en yuton kokikonyorchigei biik chemaimuchigei anan kikonyorchigei biik che mara kokamokotondoi rabinik cheinomen mung'aroshek kwach atyo kokikokanaptakei akotoret icheget kolipan akot besendo akotestai en sobet komyee

Chang kaimutik che imuch konyor temik yon surekei koron miten temik alan miten biik chemuche kosurkei cheboishen makornatet ii miten biik chetindoi imanit imoaronok cheechen akitya ye kakosir kei koboishen kora anan kikochin biik alak akomenyorchikei alan komenyorchikei kou en sirengung kou olekisurtekei ak kora komiten cheboishen anan che kikoboishen choto konyon kotekenen advantage bichoyon chekasirkei chekere kole katamoktinkei toretet kooldechi tuguk choton ko yoton olekikonyorunen temik.

Oleiburtoi kandoindet aketukul nebo kaonti ala nebo komosto nendochin ksonti aketukul koimuche koib walet kou noton koimuche kora koi kandoindet iker ile kebsmkei ak mceishek kenamjei ak mpiishek ssinai kamaswek chemokyin kei toretet ii asinai oletoretitoi ksonti tukul sk komoswek cheterter iko kou en barabaroshek ,sipitalushek ii sukulishrk ii kot ko en biik chemokyin toretet kora kot en sitimok ala en tukuk chechang ko koikandoindet noton nebo kaonti koyoche inai akobo kaonti ingung komukul ako kobun bichoton kokonsm kei eun ak biikguk cheu mca sk mpishek.